Gikmakelo mor maneno kae mokwongo en puodho kendo puodhoni opidhe cham to cham mopidhni en cham ma bang'e idhi kaw titero to bang'e kendo idhi chame odhibet gimichamo koro en gimaber kaneno cham kanyo mopidhi kendo ka en alot to bang'e idhi ng'wede tichame, koro en chiemo makonyo dhano. Gimachielo manika be chamno wuongi dhibedo gi mor kendo mano miya mor nikech samouse no todhiyudo pesa kendo pesa odhibet gi mwandu monya timogo gikmamoko. E pichani be aneno ka ng'ato orwakre maber kendo kot emorwako marakwarno ber kabisa nikech en koti maber kendo en koti malando gimoro gimondik e ng'eye kanyono olando gimoro koro en gimaber. Kendo kabe kaneno taneno ji mathoth, ji ni kanyakla kendo mano gimaber ka ji ni kanyakla, kanyakla achiel kelo mor e kind ji kendo mano gimaber ka ji bedo kanyakla.

Chieng' mokwongo mane abedo japur kendo kanapuro kanadhie puodho ng'weto to ne en gimaber nikech cham notegno kendo cham ne ber kendo ne mi abuonjo. Ka ne an gi puodho, puodhono narito maber kendo niyudo ka pile sa ka sa adhi e puodhono kendo ariembo winy kata lee mamoko bende manyabiro ketho puodhoni. Puodho ni be ka chieng' ne rieny to nabiro mago pi akwo pi mondo omed ti kata ka chieng' kech. Kendo puodhoni be narite maber kaachiele motegno mondo gikmoko donje machak kethe. Koro narito puodhoni maber. Doyo be nadoye sa ka sa ka buya wuok ni i to tich manatimo en doye maler kakete maber to bang'e ne achamo olemo mar tich mang'eny manatimogi kakoro ne adhi to ang'weto kendo atere chiro tauso tayudo pesa koro mane gimaber kendo ne en gimakelo mwandu kendo kelo pesa. Koro tijni en tich maber tich mar pitho, kisepitho tiuse ne ji jimchiemo maber to ji medo dak koro en tich maber makonyo ji te. Ok okonya an kenda, to okonyo ji te manie kor piny.

Chieng' mokwong mane abedo japur kendo kane apuro, kane adhi e puodho ng'weto to ne en gima ber nikech, cham notegno, kendo cham ne ber, kendo ne miya abuonjo. Ka ne an gi puodho ne, puodho no ne arito maber, kendo ne iyudo ka, pile sa ka sa adhi e puodhono, kendo ariembo winy, kata lee mamoko bende manyalo biro ketho puodhoni. Puodhoni be ka chieng' ne rieny to nabiro ba ago pi, akwo pi, mondo omed ti kata ka chieng' kech. Kendo puodhoni be ne arite maber ka achiele motegno mondo kik gikmoko odonjie machak kethe. Koro narito puodhoni maber. Doyo bende ne adoye sa ka sa, ka buya wuok nii, to tich mane atimo ne adoye maler, takete maber . To bangé ne achamo olemo mar tich mangény mane atimogi, ka koro ne adhi to ang'weto, kendo atero e chiro to auso, tayudo pesa. Koro ne gima ber, kendo ne en gima kelo mwandu, kendo kelo pesa. Koro tijni en tich maber, tich mar pitho. Kisepitho tiuso ne ji, ji chiemo maber, ji medo dak. Koro en tich maber makonyo ji te. Ok okonya an kenda, to okonyo ji te manie kor piny.

Tich mar rito cham kendo tich mar pur en tich maber kendo o tich maber ma kajimang'eny time to obed gimoro makonyo jopiny, koro tijni kitiye tonego ibed ng'amoro ma in thuolo seche mang'eny kendo ibedo ng'amoro ma ong'e nengo madhiwuok e puodhono. Ka itiyo tijni to gima nyaka ing'i en ni ibedo gi puodho maber minya pithe. Kisebedo gi puodho to puodhoni nyakichiele maber mondo kik gikmoko bi mondo okethni cham. Puodhoni bo onegobed en gimoro mikwongo kichiew to gimonogobed e pachi en puodhi. To kisepithe maber to nyakibed ng'ama paro ni nitie seche mabobiro mibodoyo sama buya ng'eny tidhi tidoyo. kendo puodhoni ka intie kopo chieng' otuch matek to nyakibedni idhi kanyo kendo igone cham pi mondo cham oti maber. Inyabedo ni igonegi pi kitiyo gi mashin matinde obiro manyien ma igogo pi. Inyaketo kata tangini moro e puodho kanyo migogo pi, katinyadhi adhiya tituomo pi titing'o e wiyi kata e agogi tidhi tigoyogo pi. Koro tijni en tich maber tich mar pitho nyakibed ng'amoro motang' kendo irito chamni maber seche te mondo chamni oti maber kendo inyago olemo.

Ka arango picha ni maber to weche mani kod nengo kae gi thoth, kendo kang'iyo picha ni taneno le, aneno daktari kendo daktari ma thiedho le. Kendo aneno ka en gi shati, en gi kotine moro mondiosore mondikni county government of Garissa. Mano en gir nengo kabisa nikech en ng'amoro ma biro to thiedho le kendo le bedo makare. Picha ni bende karango taneno ka nitie ngamia ka e kendo ngamia ni nyaka bed ni ithiedhe kuom tuo moro ma en go. Kendo ma en gima ber, nikech mano ikonyo ngima mar ngamia ni kendo bang'e todhidok adoka e tichne maber. Tich mar ting'o ji kendo tich mar ting'o misike, koro mano en gir nengo kabisa en gima ber. Daktari no baneno ka orwako gik moko e lwete maber mano dhi konye mondo kik oyud chandruok moramora kata tuo moramora manyabet manya landore kuome. Kendo mano rito ler maber kendo mano gima ber, kendo mano gima ber, ke kendo mano gima ber kabisa. Picha ni bende karango taneno ka ji ng'eny, ji nitie kendo mano ng'iso riwruok kendo hera ma ji nigo e kindgi. Kendo mano gima ber, koro picha ni o picha maber o picha manigi nengo, gik ma ni kanyo nengo. Koa kuom ngamia, kuom daktari, kuom lewni ma jogo orwako, to kendo kuom riwruok ma gin go e kinde ma githiedho ngamia ni.

E picha ni karango to pichani aneno lee kendo lee ma en dhiang' makonyo jii e miechegi. Kendo karango maber to nyaka bedni dhe dheni en gi chandruok moro, kendo item konye mondo okony ngimane, kang'iyo to nyaka bedni momake gi gin dakteche nikech kaneno lwetgi to giruako gino mar ma geng'o ma geng'o lil kik gilil kata mageng'o tuo moramora manya landore kuomgi. Kendo gima gitimo, en konyo dheni, gimiye chanjo, kata gi thiedhe kuom tuo moro ma din en go. Koro ma en gimaber nikech sama wathiedho dhiang' to wakonye nikech dhiang' be en gima konyowa koro kisethiedhe, to bang'e ka en dher chak to e odhimiyi chak. Kata bang'e ka en dhok mitiyogo e pur todhikonyi puro, ka en dhiang' ma chieng' moro ikano mondo ol omiyi iter e butchery mondo omiyi ring'o, mondo ong'ad ringe, mondo iboyudo pesa kuom mano. Kendo kata ka en dhok kidhi kwonde ma gininde tidhiyudo mbolea mang'eny ma kitere e puothi, titiyogo maber kendo mano gimaber. Koro, jogi gima gitimo gichanjo dheni kata githiedhe, to ma en gimaber, gimarito ngimane

E gweng'wa gin jii mang'eny moseidho mobedo, migai kendo obedo josiasa, kendo ging'eny. Achiel kuomgi en Dr Lilian Gogo kendo ma en nyako ma otegno kendo en daktari to nosedonje siasa, kendo kosedonje siasa to seche mang'eny osebedo ka otayo gweng'wa ma Rangwe. Kendo otaye kaka jaod bura maduong' kendo en e jaod bura, kendo otiyo, kendo noseyiere, ma koro oyiere, yiero mare mar adek kendo mano en gimaber nikech otiyo maber, kendo orito orito jogweng' ma Rangwe, orito piny ma Rangwe maber. Mano Dr Lilian Gogo, en e mose bedo kaka jasiasa e gweng'wa kendo wamor nikech ma en gimaber ka miyo no konyo jo gweng' ma Rangwe maber kabisa

Jo siasa ariyo mawuok e gwengwa kendo mahero kabisa achiel kuom gi en Gladys Wanga mano gavana ma Homabay kendo machielo mawuok e gwengwa en Lilian Doctor Lilian Gogo manen jatend bura ma gwengwa ma Rangwe. Koro jogi gin jok matiyo maber, ka wawuoyo kuom lilian Gogo, Dr. Lilian Gogo en otiyo maber nikech nyithindo sani dhi somo maber nikech en omiyo jii basari kendo nyithindo dhi skul koore negi pesa maber kabisa. Dr. ni bende oseloso gik mangeny, kingiyo to sani skunde ogerore, skunde mane richo richo ma nyithindo ok yud kata kuma ginya bete ka gisomo sani oger, skul moro ni Nyachar sani oger kabisa nikech Dr.Lilian Gogo. Kendo kirango maber ndeche, ndeche e gweng ma Rangwe olosi, olos maber kendo opaa maber ,sani chuodho onge, jii wuotho komor kendo jii wuothe gi sunga nikech jatelo ni otiyo maber. Ka wangiyo Gladys Wanga mano jatelo ma Homabay, otiyo maber kabisa ogero ndeche, omiyo skunde bases kendo nyithindo be otero skul kendo ma en gima ber kendo wamedo puoyo gi

Jaod bura marwa en Doctor Lilian Ngogo, kendo kapok yiero notimore mano higa mokalo yiero mokalo cho kapok yiero notimore. En ema ne en jaod bura, kendo ka yiero notimore kendo to en ema ochak oyiere nikech tich ne motimo maber kendo podi nya mana yiere nikech otiyo maber. king'iyo gweng' motiye gweng' mar Rangwe, oloso gweng' maber kendo ndeche opa, ndeche ler, kendo kata kirango skunde manokethore ogero kendo nyithindo sani somo gi mor. Gisomo kumaber. Kendo kirango gik mang'eny, skunde tinde omiyo buses nyithindo wuothogo kendo ginya dhi go kata kwonde mabeyo mondo gine gik mabeyo manie piny kae. Magi gin achiel kuom gigo motimo ne ji momiyo iyiere pile ka pile. Ji be tinde osomo mang'eny gi nyinge ka omiyo ji bursary kendo otero ji somo kochulonegi omenda madwarore e skul kwonde ma gi some. Koro Doctor Lilian Ngogo ma jaod bura mar Rangwe tiyo maber kendo oseyiere malaro adek kendo pod ji puoye ni tich maber motimo.

E picha ni gima timore kae karange maber to nyako bed tugo mar opira. Kendo aneno ji nitie ji mochung' e bathe kendo ging'iyo koko tugo ni dhi mbele tugo mar opira. Kendo karango to aneno ng'ama tayo chenro mar mpira ko ogo firimbi kendo gi nyine koki luonge ni ref. Ogo firimbi mondo jatudo moro ogwe bol. Kendo mano gima ber. Tugo mar bol en tugo maber mitugo e skunde joskunde tuge tuge kata jogweng' be tuge kata jomadongo bende tuge nikech otugo maber. Tugo makelo ji kanyakla kendo ji bedo osiepe. En tugo bende ma kisetuge bange to nitie mich moro midhi miyo kopo iloyo. Kendo en gima ber. Kendo e tugo ma kata nyithindo ka tuge to nyithindo go tang'o gik magikeyo ma ginyalotimo e pinyni. Kendo mae nyagoloni kumoro mater gi kumoro maduong' kendo mani gima ber. Tugoni be otugo maber nikech orie del. Kisetuge kamano to koro idhi winjo ka kopo dendi niochosore koro idhi winjo ka dendi ber kendo inya chikori gi mor nikech iserieri maber. Koro tugoni otugo maber okelo ji kanyakla. Kendo en gi mwandu nikech jok matuge nitie jok matuge kendo giyudo mwandu kuom tugoni. Koro tugo mar opira tugo maber kabisa.

Ka ifwenyo ka ichudo ifwenyo ni ichudo diriyo to nite yore mang'eny minyatemo mondo pesani no oduogi kik pesani dhi te. Yo mokwongo en kanitiyo gi jo safaricom to inya oro message mokelnino ti oro ne namba moro ni ariyo abich ang'wen kata inya oro ne namba moro achiel ariyo ariyo. Kise oro kamano to jogo dhi temo matek mondo pesano oduogni. Yo machielo bi inya wuoyo gi ja duka no kitang'one ni inyise gimotimore ni i oro pesa diriyo apoyaye. Kendo kisenyiso gi kamano to jaduka no dhi ng'iyo message go kendo odhi konyi kodhi duogoni pesani mioro mang'eny go. Koro magi en achiel kuom yore mi nya tiyogo mondo pesani mani kopo i oro pesani kumoro apoyonono ti nya tiyo go. Yo machielo be minyatiyogo to koro inyagochone ka ne gin jo safaricom kanitiyo gi Mpesa tinyagochone jo safaricom tileronegi chandruik ma in go kendo inyisogi ni nichudo diriyo to gidhi duogoni pesanino. Kidhi konyi mond iyud pesanino ka giseneno ni adieri ni oro pesa diriyo. Koro magi gin achiel kuom yore mi nyatiyogo mondo iduog.